Ore entoki nadamu tenadol ena siai, na kadamu biotisho oltungani aa ore biotisho, na entoki etipat tiatua enkishui oltungani, adolta olkitari obungita ena toki oshi naipimieki enkirowuaj osesen, nadolta enkerai nangira apim, nadolta ngotonye etonita tine, njere ore ena toki naji biotisho na eseriani osesen oltungani niaku adolta ena toki oshi naipimieki engirowuaj osesen tena kilepa ena abori eti niaku adolta ele kitari engira aipim enkerai kiti naboitare engotonye, niaku ore ena toki na keeta tipat oleng tiatua enkishui oltungani, amu kisaidia oltungani tenaata duo amu kisaidia oltungani metayiolouni enkirowuaj enaba, netumokini aipim, neyiolouni sasa emoyian naata, niaku naa kajo na sinanu ore entoki nasita ele kitari na entoki emaana oleng, niaku ore entoki nadamu tene na biotisho, yani engirai abak oltungani, mu adolta enkiti kerai, kinyi oleng kengiarae anyok abak, niaku ajo na sinanu, ore entoki nangira aendelea tene, na biotisho adamu sipitali, adol ena okitari ele hoo naji nemayiolo, ajo kaji eti kake kadolta ajo kengira abakisho abak enkerai kiti, niaku biotisho tene weuji, na isidai oleng biotisho amu meeta na enas oltungani teneme bioto osesen ashu tenebioto pooki toki naata, niaku kajo na sinanu ke biotisho engirae aipim tene weuji niaku naa ee.

Eeh kaidim atolimu ajo kainyoo nakira aasa tene wueji, kajo naa sinanu piilo ayielou, adolita inkera are naakira aitasho tenewoji, are naakira airrugo aok enkare tentoki naji ormuseregi. Nadolita ajo e building etii enkalo enkiti aji nasheta, nebolo oldirisha. Najo naa sinanu piilo ayielou, adolita ajo ketiu ena esidai enaare oleng' nadou tenewoji. Amu adolita inkera ajo ine sukuul pii amu eeta inkilani esukuul. Etii naata ambaka kuna kitampaani oshi naeni toorgoso. Neeku ajo naa sinanu piilo ayielou, elee enkare ake ninye eokitoi naa kaisilig ajo aisidai enaare oleng'. Amaa naa enkare naoki toonkaik eme esiadai naake. Nadolita sii sininye enewuoji netii ajo kewong, ewoji sidai oleng' naai naa ole wore akeenya naaji tenkisuma naa kadol ajo karep enewuoji ajo esidai oleng'. Neeku kajo naa sinanu piilo ayielou, adolita naake ninye ajo enkisuma nakira aendelea tenewoji, aa wore paajito enkisuma, naa kadoolta inkera ware naokito enkare tomuseregi okira aishurunyinye enkare. Neeku naa ajo sinanu piilo ayielou nchere, kajo pongesi tekulo tunganak ootipikakitia kuna kere enewuoji enaare. Amu kadolita ajo ewoji sidai oleng, olee wore duo naaji peeku nejia etiu iwejitin pookin, naa karep kulo tunganak oleng'. Neeku naa, ajo naa sinanu piilo ayielou, wore taa enaare nakira adou tenewoji naa kajo naa enkare sidai oleng', neeku ajo naa sinanu piilo ayielou, nejia taa ikununuo ena siai neeku wore entoki nakira aendelea naa enkare eokito inkera esukuul

Ore entoki nadolita tenewueji naa kadolita nkardasini are napetokino esuntai ore Kuna ardasini are etii enitii enaloo ekeduanye netii enatii tatene ore ediolo ekeduanye netii enoshi napetokino sorale aa ore soarale naa enoshi gum onkardasini naa ore ena natii tatene naa kajo super glue napetokino aa ore super glue naa enoshi gum naruko ore tedaa natii iyiok tekedianye nigero till number aa ore till number naa ntokitin oshi naitumiai tee oteli nerewakini nambai duo oltung'ani orewu eropiani te mpesa ore Tena etataene nigero menu aa ore menu naa ntokitin bei namiri ntokitin natii ene aa ore entoki naitodolu Ajo oteli ena naa ntokitin natii ena ardasi neeku ore ntokitin natii ena ardasi adolita Ajo kigero tidie shai naa njilingini tikitam omiet ore ormandasi naa njilingini tomon neeku taa aikunaki nejia naa kitodolu Ajo bei oo ntokitin natii

eeh kaidim doi atolomu entoki naloito dukuya tena aa ore entoki naloito dukuya naa entasat naibungita enkerai toonkejek natii sipitali nadoolta enkitari natonita tolorika, ore enewueji neji sipitali naa ewueji neyae oltungani tenemoyu aa oltungani sapuk arashu orkiti neeku ore tenakata naa kado ajo enkerai kiti eyawuaki , adol ajo ibungita ngotonye toonkejek kajo kegira aliki enkitari eneya. Neeku naa ore piilo ayiolou kajo biotisho osesen loltungani oloito dukuya. Ore biotisho oltungani naa entoki e maana oleng naa ekiret ooleng tiatua osesen lino , naa ina paa ore piilo sipitali nikinchore irkeek peeshuku biotisho. Neeku ore tenewueji naa kengira entasat ainguraki enkerai enye biotisho. Neeku naa entoki e maana oleng ena naa kaipongesa nanu ena kitari amuu entoki e maana eesita ooleng. Neeku ore entoki nagira aendelea naa biotisho osesen loltungani

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enatoki naa enkisuma . Aa ore tenadol enatoki naa kadamu enkae toki tenkisuma naji technology , aa ore technology naa ntokitin eoshi taata ekisasa . Aa ore tenakata adolta naa kadolta inkera natii enkaji natii ntokitin naji inkomputani , neku naa ajo naa sinanu pilo ayiolou , pilo aiterem ,ore entoki nagira aasa tenewuei naa enkisuma naloito dukuya .Aa ore eloito enkisuma dukuya , negira kuna kera aitumia entoki najo ilashumba computer . Aa ore computer naa entoki nias oltungani tiatua entoki naijo ee screen naijo esimu . Ore enacomputer , egira tenakata kuna kera aas tiatua entoki naji duo computer lab , egira duo ninche aimaa kuna tokitin taata duo amu etaa oshi taata ore piyieu nintap entoki , nikiyaki duo enatoki naiscroli ecomputer , nironyaki duo tenakata entoki niyieu nias , niaku taa ajo naa sinanu pilo aitereu nee enkisuma oshi taata enasidai oleng nanyaka alotu enkop, amu ore naa naari tenkata kuldo arin akeyie oshomo tikitam ,nemeetae apa ntokitin naijo kuna . Niaku ore tenakata enatoki naa entoki emaana oleng enatoki najo computer amu kitayiolo naa ntokitin kumok.

Orw entokinagira aendelea tenewueji na enkusuma na ore patejo enkisuma adolta nkera naati darasa neeta uniform onkalamuni negira ailepie nkaik aa orw pegira ailepie nkaik na kelelek aa ormalimui oikilikuanuq oswali neaku ninye duo egira kuna ailepie nkaik aijibu amu orw enkisuma na entoki etipat oleng amu ore enkisuma na entoki nikincho tayiolo ntokitin nimiyiolo apa pekiini amu kisuma enkerai neaku entoki sapuk oleng akisuma enkerai peaku eloya peaku enkae orkitari neaku enkae enkarewani enteke neaku enkae orpresident amu ore kulo tunganak lidol sapukin tenewoi apa sinche etotoni atonie lorikan laijo kulo ilokai ajo na sinanu pilo aitereu neaku ore esiai naasta ormalimui na kajo kepongezi oleng amu egira anyok aliki nkera ntokitin sidan napashipaasha neaku kenyokita aingura nkera ana ketum ninche enduata naata aa keyieu apa enkae neaku orkitari nakepuoi aitengen neaku ore entoki nadolita tene na ore enkisuma na etoki etipat oleng

Ee kaidim atolimu ajo nyoo naagira alo dukuya tene. Ore entoki nagira aasa teneweji naa kadolita iltunganak aare onyorra ,naa ore entoki nagira aasa teneweji naa enyorata naloito dukuya. Adolita olkijanai oitashe oselenkei nabo. Nadolita sii ilorikan oipangana tochoto pookira are Nadolita entoki nanyori natii olfuranda naijo inkujit. Neeku ore teneweji naa ore entoki naitodol ajo enyorata nagira aentelea, adolita imauwa natii inkilasini teine, nadolita a ale murani eibung'ita oselenkei enewueji oshi, ene wueji te shumata eleudo. Neeku ore entoki nagira aentelea adolita enyorata nadolita sii sipika oopiki eweji teneesi enkiti isheree, neaku ilo aiko neja piilo aitereu. Neaku ore entoki nagira endelea teneweji naa enyorata eoshi taata ekisasa. Amu idolita ajo ore intokitin natii eneweji naa intokitin oshi taata ekisasa, kuna tokitin edijitali, amu ore apa nemeetae lorikan ootiu inji, nemeetae inkilasini naapiki imauwa, neaku ore duo piijing' kunaa, ntokitin eoshi taata natii enkop, amu ore ninye apa nemeetae ninye apa kuna tokitin naapiki ilkumojik naijo ilpete. Neaku adolita ajo eata alde lee ilpetei kumok oleng, neaku ore entoki nagira aendelea teneweji naaku enyorata naloto dukuya. Naaku Ore naa paing'orr ale lee nadamu likae lee oshi naa oji Diamond ,olee amu Kenyanyukie oleng tenijo adol kake enyorata naloto dukuya teneweji.

Eee kaidim atolimu ajo nyoo naloto dukuta tenewueji, ore entoki naloto dukuya tenewueji naaa enkisuma naewuo taata naji CBC,enkisuma sidai oleng ana, amuu ore ena enkisuma neewuo aayaki yook aya yook enkae level. Naaku ore tenewueji taata nidolita ajo etii inkera kutiti naibung'ta ntabuleeti, netii olmwalumui orikito nena kera. Ore enatoki nai entabulet naa entoki nemee esimu nailiapa apa ninye aaku esimu, naaku enkiti komputa neitumiya ikera teneisumi, naaku otre enatoki naji CBC neeka yook efaida oleng amuu, etayiolo ore kuna kera naa kesioki ayiolou ntokitin kumok amu keyiolou ninye aitumiyai simui sapukin, neyiolou ataasa nkule tokitin ake. Naaku ore ena nkisuma e CBC nee entoki sidai oleng naa ewuo ailepunye losho lang, amuu keisuma iltungani ntokitin kumok oleng, niyiolou tenakata naaku ore enkisuma ino, iisum ntiokitin napaashpasha naaku keitobirr siatin sapukin oleng, neaku ore alde tungani osome nemelau adake esiai nalotu aas teneidim esukuul amu ore oshi taata echallange sapuk oleng nikieta, naa keya neisuma enkerai naku ijo neima kake meeta naa enaduo siai amu kegol amu kekumok iltungana oing'oru, neeku naa keimaa nkumok oleng. Neaku naa ore ena siai e CBC neewuo aret yook oleng enaa losho lang le Kenya, neaku kajoki nai ilarikok pee, pekimbung' ilarikok nikirep tena siai e CBC peeaki yook ntokitin naijo kuna, amu ntokitin sidan oleng tenakop nikitii.

kaidim atolimu entoki naloito dukuya tenewueji naa enkisuma ee CBC aa ore enkisuma ee CBC naa ee nkisuma ng'ejuk nayewuo taata ee kisasa naa ore ena kisuma naa mekure aa nkalamuni ake eitumiari obukui kake etaa keetae nkulie tokitin ngejuko naaji tabuleti ore Kuna tabuleti etii naa ntabuleti taata naitumia Nkera aigerishore neas ntokitin napashipasha neeku ore ena kisuma naa kisidai amu kepasharii enapang amu ebukui apake kigero neeku kengenu kuna kera oleng amu ore apa tenkata ang naa penyo nikiyiolo aitumia Kuna simui sapukin ore pilo oltung'ani ayiolou aigero ormesej tesimu naa tenilo audio class eight amu enakata kipuo ntoiwuo airuhusu ebunga esimu neeku ore Kuna naa kengenu oleng amu emaa naa Nkera naa ntabuleti ee operate emidolita naa Nkera Ajo kidimayu ake ena kera pee eyiolou esimu aitobiraki enkisuma sidai ena oleng naa esidai oleng amu kilepunye esiatin tenakop ang amu ore naa ena kisuma naa kicreate ntokitin kumok oleng neeku keas Nkera ntokitin enkidimata nataa tee carrier enye neeku ketum enkera nduat kimok

Ore enkipirta ekuna tokiting nadolita tene aaropiyiani enkila enkolong, naa keeta enkipirta oleng enkila enkolong amu meeta enatoki niyas oltungani tenimiiyata ropiyiani oshi taata .Ore ropiyiani naa ntokiting emaana oleng, amu ore Kuna ropiyiani naa indim ashomo ade olduka, ninyangu endaa nilotu Anya ,naa indim ashomo olduka ninyangu engari, naa indim ashomo olduka ninyangu ntokiting nilo amir aasie biashara. Kelelek aa biashara oonkishu ees oltungani, ashu biashara oontare ashu akeyie biashara oongarin, neeku ore ena toki naji ropiyiani naa keeta maana oleng. Amu ore ropiyiani ,naa ntokiting naaa ninche duo kiasishore tenakop nikitii, Kuna ropiyiani amu ninche naa kinyangunyie endaa, naa ninche kilakie mpaka nkera tesukul, neeku naa tenakata meeta enatoki nindim oltungani ataasa miyata eropiyia. Ore sii pijo aingor ena ropiyiani naa ketii ntokiting natii, amu ketii ormuchoro loltungani apa oji jomo kenyatta .Ore kenyata, naa oltungani apa oyakaki yiok uhuru ena country enkenya. Neeku naa ore enatoki naji eropiyia naa entoki emaana oleng tenkishui oltungani naa ninye kiashore.

Ore entoki nalotu ndamunot anadol ina na enchipae amu ore pajoito enchipae na adolta eselenkei nanapita enkerai nagira akweni aa ore entoki nagira aitakueni enasia kiki na etishipe oleng toltau lenye nadolta sinye enkerai enye ajo metoronok egira sinye aingorisho naino keshipa enkomom ajo na sinanu pilo ayiolou neaku ore entoki nagira aiendelea tene na enchipae oltunganak kelek aa maisha sidai inotito etii akeenye enkaji naijo metoronok oleng hoo noo oriong adolta neaku ore entoki nagira aendelea tene na echipae neaku ore peaku keshipa oltungani naa entomi etipat oleng naa meeta entoki namelo aitoriori ame keaku tanaa esiaia na kelo aas inasia toltau obo naa keas esiaia eshipakino, keaku eseriani aang nebulu oltungani nengenu amu kelalau naa ndamunot nebulu oltungani neningoru ltunganak lemurua ajo naa sinanu pilo ayiolou neaku.

Eeee kesapuk ena siai oleng' tenkopang' amu kadolita olkitari lotii ene ogira aipim entangile, uhu nadolita ajo biotisho ena natii ene woji, neeku naa ore enaa anadolita naa kadolita ajo iloshi kitarrini kulo omaana toolkijiji sapukini aamirr ilkiek nishooyo, aisho iltung'ana kulo amuu kumok iltung'ana lemepuo sipitalini amuu ketii naa iltung'ana laakejo aij mayeu ake duo nalo sipitali, neeku naa aikunaki nejia. Neeku naa biotisho egirai aipim tene weji nipimi oltung'ani nedoli emoyan naata nishori olchani, neeku naa ore ene toki naa entoki etipat oleng' amuu kerrip enkishui oltung'ani, neeku naa ajo naa sinanu pee ilo ayolou, ore biotisho naa entoki sidai oleng' te Kenya naa elee kiomon ake pee ilepunyieki oleng' nitibiruni kulo kiek sidain oleng' laa ore peebakieki oltung'ani nelotu aisaidia temaisha, neeku naa aikunaki nejia pee ilo ayoulou nilo aitereu, neeku ore ena sia naa entoki sidai eesitai amuu biotisho ena, nagirai aitibu iltung'ana naa entoki sidai etipat tenkishui oltung'ani, neeku naa aikunaki nejia, najiki duo nai kulo kitarrini elee entonyok, amuu esiai sidai ena, naa kanyok duo nanu aisho moyo ajoki ore ena siai naa enaret iyook pooki tena kop nikitii, neeku naa aikunaki nejia pee ilo siye ayolou neeku naa najoki sirkali piibung' iyyok enkaina tenasiai ebiotisho.

Ore entoki nalotu edamunot tenadol ena mbae naa enkisuma ee CBC amu kadolita enkayioni nailepie laptop nadolita oloingorie laptop enaalo naa ore enatoki naaji CBC naa enkisuma ee kisasa enoshi nayawuaki entoki naaji digital neeku ore ena toki naa entoki emaana oleng amu kitengen Nkera neeku keyiolo Nkera ataas mbaa napashipasha amu ore doi apa tenkata ang nimikiyiolo entoki najii tabuleti penyo nikiyiolo enoshi najii enkadunda enoshi naironyironyi neeku ore ena toki naaji CBC naa kitengen enkera oleng olee amu kuna kera netengenita oleng amu etaa keyiolo aitumia Kuna simui sapukin Kuna oshi naaji entaachi neeku ore ena kisuma naa enetipat oleng amu kitobir oleng esiatin neeku kicreate esiatin kumok oleng neeku ore pee eisuma tanakata enkerai nemelayu enkerai esiai nalotu aas tenidip sukuul naa ore CBC netieu ena eyas entoki ena enidim neeku ore enasiai naa enkisuma naloito dukuya naa kaomon naaji sirkali oleng pee eyaki iyiok ntokitin naijio Kuna amu enetipat oleng ena kisuma amu kelotu ailepunyie sinche level oo nkera ang metaa aisidai oleng neek kimprove too siatin sininche naas

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena pisha naa ee ball aa ore ele kijanani nishopito enkila we westham ore westham naa entiim neeku ore ntoki nadamu nanu tenadol ena kila naa eball ore eball naa entoki naara iltung'ana pee etiship ate neasi mazoezi pee elak seseni lenye neeku ore eball netaa enetipat oleng nisul too nkwapii eboo neeku oree peidol eritai enatoki too nkwapii eboo netaa ninye eramatare nisulaki too nkwapii eboo neeku ore ena toki naaji eball naa kilepunye ntalenti irkijanani oselenken edol oshi taata irkijanani Ajo kear football near siniche eselenken neeku ore football naa eball naati too nkejek ore enkae naaji netball naa enkae naar eselenken too nkaik naa ore ena toki naaji eball nilepunye ntalenti ormuran kumok oselenken kumok naa ore ena toki etaa esiai sapuk naasitae tenakop nikitii njere etaa sininye enetipat amu etaa ore piar eball niloo araki enkae country naa nilo araki nkwapii eboo naa ekilaki sininye peyie eropiani kumok nilotu aeetie kewon

Ore entoki nalotu indamunot tenadol eneweji naa enkisuma. Ore entoki nadolita teneweji naa kadolita inkera natii atua eruum oshi naasieku enatoki naaji laptoopi, aa ore ena laputop naa kadolita ajo enapa laputop ekitambo ena, aa ore enatoki naa kelelek aa inkera tanakata highschool kuna napa natii form three, form four enapa kera eedukeshen, naaku tenakata ore entoki nadolita tene nemee tenakata CBC egiraa entelea teneweji ajo naa sii nanu pilo ayiolou, neaku ore entoki natii ene, naa laputopi apa ekitambo egirai aisumare teneweji, aa ore sii ninye nkisuma naa enkisuma sidai oleng amuu, etareto yook oleng enkumoi nekishomoito nelakwa, najo sii nanu piilo ayiolou amuu ore enatoki najii laputop naa entoki sidai oleng nikintengen ntokitin oleng sapukin neisul te loing'ang'e. Ore te nkomputa naa indim taata ataasa entoki ake iyie niyieu te online aa ore enatoki najii online naa eloing'ang'e, ajo sii nanu pilo ayiolou neaku ekiret enatoki oleng tenakata, indim ninye tenakata iyie atobolo mbiashara ino, nimirr intokitin inono te eloing'ang'e aa intumiya ake enatoki naji laputop ajo naa sii nanu pilo ayiolou, naaku ore laputop naa entoki emaana oleng netareto iyook ajo naake sii nanu piilo ayiolou. Neaku ore enatoki naa entoki natereto yook oleng naaku kiiencourage naa yook aajo peigili aaponiki yooki enatoki naji laputopi amu ntokitin.

Ore entoki nadamu tenadol enewueji naa enoshi aji nasishoreki ena AA ore pee ajoito enoshi aji nasishoreki ena naa kadolita entasati nairagita too ruatin nadolita enkae nagira aing'uraa enkerai nadolita kuda uni naitashe naa kejo ketene ake sininche esisho neeku ore entoki naagira aendelea tenewueji naa enkaji enoshi naishoru entasati naa ore enaaji naa sipitali oshi etii neeku naa enkaji sidai oleng natareto enajiang nilepunye amu ore apa iyiok nimikiyiolo entoki apa naaji sipitali epuoi ayishore ore apa keyisho ake oltung'ani nibleed akeeduo oloibulidoo negem olotegema neeku ore duo apa naa ekigira duo apa iltung'ana apuo tee amani ake enkai neeku ore naa taata enaaji naa enkaji nataa enetipat amu elepunye sininye enaaji enkitati amu ore naa pee eisho tee sipitali naa ketumi ninye enkerai biotisho amu keremi naajo kemuoi neeku ore ena toki netaretuo iyiok oleng tewueji nedoo neeku kajoki sirkali etaasa esiai sapuk oleng lee eshetu enaaji nayishoreki naa keramat entomonok ang nilepunye biotisho oo seseni lenye

Ore entoki nadamu tenadol ena siai na eretoto na ore eretoto naa entoki naishori oltung'ani lemidim keon ore tenewueji tanakata nadolita maiman natii noshi tokitin narewueki kelelek aa etodua Kuna kera naa nimidim ashom too nkejek emaniki aa nkoriongi naata nimaniki etii enkulie napashipasha neeku ore tenewueji naa eretoto egirai aishoyo ore tenewueji naa Nkera maiman egirai aisho eretoto Kuna nimidim ate ore Kuna kera naa ketum eretoto ayimu nkoitoi napaasha aa kelelek naaji etau oltung'ani kewon neloaisho enkiti toki nelo aret nelo aleno neyaki orkiti sabuni ashu entoki akeyie nataa naa elelek etum eretoto naingua sirkali aa ore sirkali naa kitayu enkiti shoto naingor irmaiman ore ormaima neme oltung'ani otaa ormaima tenyirata Enya eti irkulie otolua olotoyikioki neeku entoki etipat oleng etaasa kulo tung'ana oreteto kulo maiman neeku kajoki naaji nanu iltung'ana nisul kulo logol pee eretu kulo lotii abori petum sininche biotiosho oseseni lenye netum siniche egolon nasie esiatin najooki ponezini kulo pookin

Ore entoki nadamu tenadol ena toki na kadamu supukuu aa ore supukuu kelelek aa enayamishoi kelelek aa madaraka day ashu sabasaba day naa supukuu naa ena enational neeku kadolita kulo tung'ana ogira aidance adolita akeyie iltung'ana okuni otaa Kuna tokitin naaji ngomai neeku ore kulo tung'ana netieu ena kegira aitumbisha ore entoki naaji aitumbisha naa aitiship ele orore otonita tene ore ntokitin naagira asaa tenewueji naa ntokitin naidimayu nesaa tee supukuu ashu peasa akeyie ebaiki netaa entoki naloito dukuya nekuu ore ena toki naa ore entoki nagira aendelea tene naa osinkolio eranyitai tene egirai ashipa aa osirua etae aa osirua lekenya aa osirua lemakewon neeku ore entoki nagira aendelea tene naa osirirua egirai Arany naa ore ena toki naaji osirua naa ketaa tipat oleng amu ore ena toki naa ekintiship iyie nitiship likae neeku ore pee elotu oltung'ani ene etagoree neshipa neeku ore ena toki naa entoki sidai naasitae Tena naa ore siniche iltung'ana naa kilepunye siniche elaranyak neya enkae roruat

Ore esiai nagira asaa tenewueji adolita orkijanai otii enkalo nkompitani egira ena toki yooriog naaji screen google ore entoki najo elashumba gooling naa entoki ning'orunye enkarna naijio kegol nikinjinda arashu duo akeyie niyieu niyiolou maana entoki nimiyiolo neeku naa kibidii pee elo enewueji nejia googling amu ninye naa etum asioki naa ore enatoki naaji googling naa enetipat oleng tiatua enatoki naaji enkisuma amu ore ena toki naaji gooling naa ekiret keret mbaka or malimuni tenelaikino entoki neeku ore ena toki naa entoki etipat oleng amu ekiret tenilaikino entoki nikicho divination enatoki nikiliki Ajo kainyio eimanisha ena toki neeku ore pilo as enatoki naa eyas oltung'ani entoki nyiolo Ajo egira asa amu eyiolou neeku ore ena toki naaji googling naa enetipat oleng Tena kisuma amu keretisho oleng neeku Ajo sinanu pee ilo ayiolou ore ena toki naa keretisho oleng enatoki najii googling neeku engongoru entokitin sidain naijio Kuna naaji googling amu etareto iyiok oleng neton ake egira aret iyiok neton eret eloo otii siadi Ajo sinanu pee elo ayiolou ore too larin ohomo netaretuo iltung'ana kumok oleng neeku Ajo nanu googling naa entoki etipat oleng neeku olee kinyor oleng amu etareto iyiok

Ore emtoki naloito dukuya tenewueji na kajo nanu kenkisuma naloito dukuya tenewueji amu adolta ormalimui oitasho ogira autaki enkerai emtoki naji komputa nadolta enkerai nagita aironyirony komputa na ore enatoki naji komputa na entoki sidai oleng nayawuaki oshi taata najib komputa na entoki ekisasa entoki najo lashumba ene technology entoki ena nayawa yiok enkai roruata amu ore oshi apa nkera na kenap mbukui oleng torbenia neaku inepu nai enkerai enamita irkutia tokitin torbenia irkituaolan kumol limidimu n aaku ore enatoki niroduso nona tokitin mekute tanakata enapa oltungani nona irbenia sapukin nemelute ejip ana anap mbukui etaa tanakata ore entoki naas na enkiti bene ake enap enye nitadoki ina laptop enye ore kuna sapukin kelotu ake oltungani neton tedarasa teneeta duo nluti faili naitobir tiatua nepik naaduo tanakata nona tokitin enyenak nayieu nisudoo tinewueji naa tanakata ore lepunyu entemata enye naas na kelotu abol nonatokitin ningurungura aimaa neaku naa ore enatoki naji komputa neyawua faida oleng tenakisuma oshi taata neaku ore pilo ayiolou ore enatoki na enkisuma sidai oleng naewuo netaa keretisho oleng amu keret nkera aang metayiolo ntokitin kumok amu meeta entoki naishinda enkerai teniteru aisum entoki naji komputa atan aa kiti ambaka nebotoru ajo na sinanu pilo ayiolou.